Tijni osebedo gi lokruok mathoth bang' kinde e aluorana kendo jopur osebedo ka kayo cham mar oduma e yo makare, ka gitiyo gi yo ma nya sani

Igoyone yath kendo idoye e wang saa mondo mi kik okethre kendo buya be ok wee mondo nege

Ok othor yudore aluora mara ma adake, to achiel kuom tije ten loso kode gigo mimadho

Ok othor yudore aluora mara to ok ang'eyo tije malong'o mitiyo kode

Ikete kuma gikmoko ok nyal diye mondo othichre kendo ok nyal mule ao yaye saa ka saa gi jii mondo kik obed mayom yom kendo owit mit ne